Hĩndĩ ya kimũki gĩkĩ ĩĩ, ciana itiathiaga cukuru. Tondũ onawe ta mũciari ĩĩ, ndũĩ ndwĩrekereria mwana waku na ndũũĩ no mũrũaru ũgũthiĩ kũmũgwatia na kũu. Kogwo ciana ĩĩ twaciheaga thimũ. Arabu ĩĩ, arimũ marĩ matũhete mathaa, na mahinda marĩa yani mathomo macio magathiaga na mbere tondũ agakorwo rũrenda-inĩ agĩthomithia. Kogwo mathaa macio makinya ĩĩ, ũkahe mwana thimũ. Agacoka agathiĩ agaikara handũ ta metha-inĩ, akoya ibuku rĩake na karamu. Ndũĩ egũthoma ta e kĩrathi tondũ no arona mwarimũ. Nake mwarimũ kũrĩa rĩ, ndũĩ no arona ũrĩa ekũona ta ekuo. Twamaheaga thimũ, magathiĩ magathoma. Rĩngĩ mwana ũrĩa mũciari wake atarĩ na thimũ nene ĩĩ, ũkona mwana ũcio nĩ oka gwaku ekĩrĩte gatambaya ga gũkunĩka kanua na maniũrũ. Nawe wona ũguo ĩĩ, waku ũkamũhe. Magagĩthoma na thimũ, nĩguo magakĩgĩa ũgĩ, nĩguo arĩa angĩ magĩthoma ĩĩ, matikanatigũo na thutha.

O mũndũ ĩ, anyitĩrĩre harĩa he hake, yakinya nĩ cukuru rĩ mwarimũ arore mwana, amũthomithie, kũrĩa atena cika ĩ, atigĩrĩre mwana ũcio nĩacika nake mwana ĩ, atĩe arimũ make na amende tondũ ĩ nũĩ ndũngĩhĩtũka ũmenete mwarimũ, mwana ũcio ĩ ena mwarimũ ĩ, acoke ende kĩrĩa arathomithua nũĩ nĩekũnyita. Nakuo twoka mũcĩ ĩ, niĩ ndĩta mũciari, nyitĩrĩre mwana ũcio, kũrĩa ndĩrona taragonyoka ĩ kwenda mbara ĩ ndũhũre, kũrĩa arenda kwarĩrio ĩ, ndũmwarĩrie, akinya thĩinĩ waitũra narĩo ĩ rĩmũnyitĩrĩre tondũ ĩ ndũĩ atohora ĩ nĩegũteithia itũra rĩũ. Ũguo omũndũ arũgame wega arute ũrĩa wĩ wake, mwana akinya cukuru nĩ wa mwarimũ, akinya mũciĩ nĩwa mũciari na athiĩ nja nĩ wa rũrĩrĩ rũgima.

Aba ĩĩ nĩ ta ka bena mũtinũ tondũ ngari ĩno ĩrũgamĩte aba ĩĩ nĩ ngari ĩrĩa ya cibitarĩ ĩrĩa ĩkuaga arwaru arĩa mabatĩrĩrĩku na ota ũrĩa tũrona ĩĩ nĩ ta ka gũtuthũkĩte mwaki ũtune ũyũ gũgacoka ngari ĩno ĩgetwa nĩguo yũke ithare mĩoyo ya andũ arĩa mangĩkorwo mabutĩtio nĩ ũndũ ũcio nĩguo itware thibitarĩ makarigitwo magĩcokagia ũgima wao wa mwĩrĩ.

Ũyũ nĩ mũthuri mũgathe, mũthikabu, ndũngata ya Ngai. Na wĩra wao mũnene ĩ, nĩ kũriithia ng'ondũ cia Jehova, na gũcihe kĩugo gĩake, na kũmonereria njĩra ya gũgakinya kwĩ Ithe wao wa igũrũ. Na nĩ mangenagia mũno tondũ ĩ, ndũĩ nĩmakũheaga yaani mĩgendere, magakũonia njĩra njega na magakũhe nginyagia ũrĩa ũngĩhota kwĩmenyithania wega na Mwathi waku, na ũrĩa ũngĩhota kũmũkuhĩrĩria, ona hamwe na ciko irĩa ikenagia Ngai, na iria itamũkenagia, nĩguo tũkahota rĩmwe gũkũrana.